Kore sipitalini naata ICU naa kuna sipitalini naa eshumata naatu aanoolevol four, level five o level six. Kore taa te Kenya ore nena sipitalini naa sipitalini naaijo Kenyatta Hospital, Nairobi Hospital, Mata, tenebo naa abaki o sipitali naji ene Agakan. Kore sii ngai naa sipitali natii naa ehh nkang' e Eldoret yoloti naa ninye anaa Moi teaching and referral hospital. Ore sii aitoki ngai sipitali sapuk duake naata ICU naa Coast General natii naa ninye Mombasa. Ore sii ngai aitoki naa sipitali naa natii unifasti naji Kenyatta University teaching research and referral hospital. Neaku naa eitu taa oshaake alo nanu inowueji engarake naa eitu naashiake aibisiong'u nanu metaa kashomo ICU neitu sii atum oltung'ani lai naa ltamoyai otabaika naa ICU metaa kalo naadolo ICU.

Keikiti esaa naya peepej tanaa sii peishiu naa kore mbaa naitalakwan enkishiunye naa tenebo o ltung'ana naa tenepuo naa ninche aanya ntokitin naatejo oldakitarii tanaa sii laisiayiani le biotisho eminya amu eidim duo nikishiaka laisiayiani le biotisho enchere shomo yie tapala nkiri nulo sii apal kule. Kake kore naa paaku eitu ilo apal nenia tokitin naaku naa intalakwan naa enkishiunye ino. Kore sii nkae, keidim nikishiaka oldakitari tanaa sii lo aisiayiani le biotisho shomo tapala ntokitin naijo naishi o lkule keek siake oitemerisho. Kore naa paaku ishomo apal, ninshiu. Kake paaku eitu naa ilo apal nenia tokitin anaa taata noo naishi too ltung'ana ooata emoyian o lgoo anaa sii TB naaku ilo naa yie aitalakwan enkishiunye ino amu ilo naa aitanyamal sesen nulo naa amitiki naa lolo keek le sipitali tanaa sii lolo likinchoo oldakitarii peemopuo naa ninche aas siai anaa nayieuni nkaraki mepuo naa lkeek aas siai tenebo o mbaa naatanya lkitarii anaa taata nkiri too lkulie tung'ana tanaa sii lkeek oitemerisho too lkuikae.

Keret enkerai enata orkina amu ore enkerai tiatua leloapaitin ele lekwe lenkishui enye nemenare nishori enkulie daiki kenare naa kule ake orkina eishori enkerai teina kata ore oshi eji naa ore enkerai ore enkoshoke enye nemedup ainosa kulie daiki kule orkina ake ore tenkaraki ena ore sii aitoki kule orkina niche ake naata biotisho pookin tenkata nabo nayieu enkerai neeku ena pee etaa tipat pee eitanaki enkera Eton akitii ore entasati kesipa eitengenaki esidano oo kule orkina too Nkera enye nkaraki ore naa pee epuo sipitali nepuoi naa aishoo lelo dawai nelikini Ajo kenare naa nitanaki enkera

ore inkotoi niyiolounye ajo kenuta oltungani naa ichere, ore teneeku kenuta oltungani, ore too saan naa keeku kelopisho, kore sii aitoki ore ake pee ikoji enkolong, ailepu nepal naa elopare, naa keshep idaikin bata amu ketii inanyor ainosa netii inemeyieu, naa kepuo sii intoyie enaa inkituak adung intiarapa metaa meeta, ore enkae tiniyiolou ajo kenuta naa tinilo naa sipitali, mipima ildakitarini amu tinipim niyiolou ajo enoo ilaipatina aja ore sii nanu atu aikata atem nena oitoi.

Kore imbaa naatupukutuo te njurore e ipsos nabayieki det naa njere eshomo naa esajata oo onom ong'uan olntung'anak le kenya aajo njere megira ilarikok le kenya arikoo olosho te nkoitoi naishia nejo sii sajata eeh tikitam ong'uan njere ore teninje naa keloito serkali arikoo olosho tenkoitoi nanare tukul koree sii atoki nkae nejo sii sajata ee osom are njere kore olosho le kenya meyiolo ninye enaa keloito aitobirari naa ainyalarita sirkali, ore naa aitoki nkae nejo sajata entomoni ile oo oltunganak lekenya njere wore naa enatumo e raila oo ruto naa mepuo naa sinje ashipakino neaku nena naa mbaa natupukutuo te njurore e IPSOS naa nabayieki det.

Kore ng'olikinot naimaa iltung'anak lemeeta nkidimat etum nkiasin e biotisho naa injere kore naa lelo tung'anak nkaraki nemeeta nje nkidimat nemepuo naa ninje aatum biotisho naa naisul neloos too sipitalini duo oolopeny naake. Kore sii nkae naa njere kore naa irmareita lenje, nemepuo naa atum aitoki ninje biotisho amu nkaraki naa nemeeta naa ninje nkidimat, neshomo sii metaa mekure naa etumi duo biotisho sidai enaa sii duake irkeek oiti oishiunye iltung'anak te sipitalini e serkali, netaa naa sipitalini oolopeny etumieki, naa ore sii te kuna sipitalini oo loopeny mpisai naa eyeuni. Neeku naa kekumok ng'olikinot naimaa iltung'anak lemeeta nkidimat nelusoki etum biotisho tenaa sii duake naa itong'uai moyiaritin sapukin naayiu mpisai kumok anaa noo kansa o nkulikai. Kore sii tenkaraki naa kore moy moyiaritin naagol laare naijo noo kansa niyiu ninje duake metaa keeta oltung'ani naa bima, nemedup naa kulo tung'anak aatum bima nkaraki naa nemeeta naa mpisai naalakie naa ina bima. Neeku kopou naa akeyie naa ninje aatum nyamali oleng' nkaraki naa nemiidim ate too lomon le biotisho.

ore nduata ooltung'anak ooti ang' nootokiting' naasi tenkaraki emoyian ee lukunya naa inchere kore nkarakii naa nemeeta lelo tung'anak eng'eno sapuk naipirita ena moyian elukunya nepuo naa ninche ajoo iyolo ina moyian naa entoki naa nayau sakutore enaa sii ildeketa naa tenedeki ltung'ani neeku oree naa teninche meeyai lelo tung'anak sipitalini amu medol naa ninche emoyian elukunya enaa moyian nadede kake kejo ake ninche imbaa naake esakutore naaku naa loibonok eyakini ltung'ani neeku naa ore teninche kepuo naa ninche amitiki lelo tamoyiaa lemoyian ee lukunya epuo naa atum biotisho too sipitalini amuu meduaya naa ninche aa kera netipat ildawai lesipitai nemejo naa sinche kiidim netumi duoo akee naa dupoto tenelo oltung'ani sipitali eeta ina moyian neeku ina naa nduata oltung'anak ooti ang' toontokiting' naasi nkaraki naa moyian ee lukunya.

Kore esidano niyasishire app ee biotisho tesimu tebiotisho ee makeon naa inchere kore naa nkaraki niata oltung'ani app ilo naa aibartaa tenaa sii aduaya ilomon lebiotisho ino nkaraki ore inia app kelo naa ninye ajoki naa inji naa kiba enkwatata osarge tosesen enaa sii inji naa ebaa inkolong'i nayiari nilo naa alak sesen te gym naa sii ake too nkulie weitin teneboo sii oonkikiliki naa kebaa naa ewoshoto nikioshito naa oltaw too sesen lino kore sii aitoki nkae niindim eina app ee biotisho tesimu toolomon le biotisho naa inchere kelo naa sii ninye naa aliki eneba enkirewuaj tosesen pilo naa iyie akwet naa biotisho ino te sipitali embaare neeku naa ina naa sidano naata naa app ee biyotisho tesimu naa tebiotisho ee makeon amuu kelo naa ninye aret metaa iyolo sinye iye enkinkunita ilomo tenkalo ee biotisho piidol naa duo tenaa naa ilo naa asaru naa sipitali mekinchori naa embaare oldakitarini.

Kesipa ore ltung'ana kumok naa kenyorr aitaitu naa tialo e reteto e biotisho. Kore tipat naata ninye ana naa enchere kore naa peitaini nkaraki naa biotisho e ltung'anin omwai tanaa sii duake ltung'ani oyiari neyae sipitali nolo naa lo tung'ani ninye aaku kopuoi naa aasaru enkishui enye nkaraki naa keitasaruni naa sipitali notum naa biotisho naa nolo naa aishiu nolotu sii ninye aas likae siai lenye. Naaku naa kore sii nkae tipat nayau naa enchere keiturrurr naa lorere to lmarei nopuo naa ltung'ana aareto poopuo naa aaduaya naa biotisho e kila lobo lenye peemeatae sii ltung'ani olo ninye anyamalu nkaraki naa nomodup ninye aitaki koon mpisai naalo naa ayiarie lomon le biotisho anaa sii mbaare te sipotali. Naaku nia naa tipat naata na nkitainoto tialo retoto naa e biotisho.

ore eninko oltururi elimu moyiaritin elukunya naa kepoi naa aipot iltunganak nepiki naa intumoritin nepoi aitoduaki ilkijanani, intokitin nepoi naa aliki iltunganak inchere keetae ena moyian naji emoyian elukunya nepoi aliki ilbulabol, tenebo naa eweji netumieki duake naa olomoni le baare lena moyian, nepoi sii aliki iltunganak inchere ore sii ena moyian neme naa esakutisho, tenaa sii ideketa kake emoyian naa ake, naa ekibaki ake nichiu, nisum inkera aakutitik neyiolou enikoni tenetumi ebare neeku nejia naa aikunaa enkiroroto oo mayian too iltururi.

Ore esiadano ee teknolojia tee biotishi naa inchere eitalelei naa ntumoto olomon lee biotisho amuu oree tata keeta naa app teesimu nalo naa aduaki aipirta ilomon lee biotisho ooltung'ani naa intokiting' naa enkuatata osarge enkirewuaj osesen teneboo naa sii oekeirmoyiaitin naa ake knkatitin nayiaa oltung'ani naa aduaki exercise idim tenaa sii nikiliki sii ajeki mebayie naa etalaa inkejek alooloo ore sii ngae naa sidano naata teknologia tee biotisho naa ore nchere ngaraki naa eetae isimui ijoki ake oltung'ani oldakitari iduaa teesimu naa etii ninye eenkop nalakua oleng' neiroie illooti inkwapi eboo nee kelo ninye adol nekuu kelo naa aliki ajeki nyang'u irkiek ooji nejia pilooo naa awok ninchiu ore sii nkae naa nchere ore naa nkaraki isimui etaa naa ake mekure ilo abaki esimu ino ake ijing' naa ake ormutandao lesipitali naje piloo ayiolou ajo inchere koree naa ena moyian naa Kuna pisai eitalakuni tena sipitali naa tenaa sii ake metii ilkiek leina moyian nilo naa ake ayiolou neeku ina naa esidano ee teknologia tebiotisho.

ore esidano enkadi naishorunu tesipitali naa nchere oree naa ina kadi neeta ninye ilomon linonok le biotisho oigero olkitari meeta kore enkai olong tenilo kenyaa aduaki sipitaki nilo naa aituduaya ina kadi neyiolouni naa ajo ishekut naa tolomon le biotisho na sii iyieuo apa sipitali nkolong naje nikichori ildawai oje lemoyian naje oree sii aitoki sidano ina kadi naishoruni tesipitali na nchere ore piilo ngai sipitali nalakua neme enapa woji nishomo naa det nelo naa olkitari ayiolou ajo nchere kulo kieek na kinchooki ngaraki ena moyian niata neeku ilo sii adol tenaa ina moyian nikinyiaka ashuku nilo na aibelekenyaki ilkiek nikincho kulikae naa oata engolon neisul ilapa naa likichooki tenelo sii naa enkai moyian nelo naa ayiolou ajo nchere inchoo duo iyata ina moyian kake itomoyia naa nkolong naaje naa nkaraki nkae moyian

Koree lbulabul lemoyian e malaria na tenebo na wenkirowuaj osesen amu kelo na oltungani adany nkingorat kewarie, oota si malaria, ore si dama nening na ilo tungani enkijape oleng ata duo ewoshito enkolong, ore si aitoki likae bulabul lemoyian e malaria na nchere kening na oltungani mion tonkirik osesen tenebo na orubat taake ore aitoki likae bulabul na nchere na kelo oltungani aaku kening ajo kenge irgoso nening si ajo kenge atua nkiyia ,koree si oltungani oata malaria aitodolu na entiroto enkwe ondaa si naaku mitoki ainosa, neaku lolo taa irbulabul lenamoyian naji malaria na tonkata na naata oltungani inamoyian naji malaria .

Ore esidano emashinini enkuatata olsarge tebiotisho naa injere ore inkaraki nena mashinini nekipoi naa aipim enkuatata olsarge eton naa eitu ilo adol olkitari tesipitali. Ore pee kindipi aipima ena kuatata olsarge, neyiolouni naa aajo ee inji naa etiu enkuatata ino olsarge metaa ore ijo tabaiki olkitari, keyiolo naa ninye ajo inji kingunaria nkutata olsarge. Nelo naa ninye ayiolou ajo ore ilkeek likilo aisho nikilo naa aisho ilkeek kake nimikinjo naa ketii naa shumata oleng' nkutata olsarge, likilo aisho ilkeek naa limikintoki naa ailepie nkutata olsarge nkaraki ilo naa nyamalu nakata. Ore sii tanaa abori etii nkutata olsarge nikilo naa ninye aisho ilkeek peeku naa inakuatata olsarge meeu naaoi oshi nenare netii, neeku ina naa sidano naa onena mashinini nkuatata olsarge tebiotisho oltungani.

Ore ilkitarini tenerake tenepuo ninje aabaiki iltunganak toonomanya nkaraki ore naa iltunganak kumok kelakuaniki inetii isipitalini, naa ore sii ilakuaniki kelakua naa abaiki neetumieki igarin naidim neyau iltunganak. Ore sii nkae ilo atum aa ore iwotin neemanyai naa ilpurkeli wojitin neeku ronjo etii iltunganak, metaa nebaiki naa ninje aatum ade mbaka sipitali tewoji netii neitoki ashuko naa ramatare enye kuusu ninje. Ore aitoki nkae naa injere keyieu naa nepuo kulo kitarini abak iltunganak toonemanya iltunganak peetum naa ninje atodol njere aji ikunarita kuloiltunganak imbaa enye ebiotisho aji duo etiu nkariak naokito, ajeteu iwojitin neinosie endaa, onkulikae kumok naake. Ore nepuo ninje adol nene wojitin nepuo sininje aliki iltunganak mitoki aoke nkariak naijo kuna naa sii entokitokie kuna ariak niokuoko peeipopuo naa arishie ate imoyiaritin nelus naduake ake kuna nayau ilchafu naa naitanyamal iltunganak inkoshuak. Neeku ina peepuo ilkitarini abaiki iltunganak too wojitin neemanya.